Onego wabed gi gweno nikech gweno ema nyuolo tong', bang' ka gweno osenyuolo tong' to ipango e sanduku mar tong', kose pange e sanduku mar tong' tikete e sanduku maduong' ma ikanogie kirito jonyiewo, ka jonyiewo osebiro to ng'ato ka ng'ato kawo kar moduaro to ochulo omenda kaeto iboyone todhigodo dala. Kata inyalo kawe tikane e sandukune maduong'no, kaeto ka in ja tedo madwatedo to uso koro ikwanyo kisekwanyo kar moromi tedo to iuso, to kiseuso to irito jok mabiro nyiewo madwaro mosechiek kata moseboki kata mochiel to chulo pesa to kawo to kaeto dhi godo

Ma en pur mar oduma, kidwapitho oduma ipuro puotho, kisepuro puotho kaeto ikawo kothi mar oduma to ikomo, ka isekomo tiweyo to ti ka oseti, to dong'o ka ose dongo kaeto idoyo oduma, oduma kisedoyo mokuongo, tichaki doye mar ariyo, kisedoye mar ariyo tiweye todongo maber, kaeto iolone mbolea e tiende tomedo dongo maber mogol chiemo kaka dwarore, kosechiel to kasto ikaye, seche mikeyo titiyo gi adita, okapu kata pala. Kaeto itinge itere dala, kise tere dala timoye motwo kosetwo kaeto isuse, kise suse to ichaki moye motwo, kisemoye kendo tikwore , kise kwore tikawe titere ikane e dero kata irege mondo mi olokre mogo kaeto ichame

Mae en romo mar jopur, kidwatime to iluongo jo pur tiketo kanyakla, tileronegi gima timore e wach mar pur, gi wach mar pitho gi wach mar kothi, bang'e to kisemiyogi leronegi gimoro amora maber e wi pur, to kae ng'ato ka ng'ato dok to dhi timo kaka opuonje gi gimora amora ma owinjo mondo mi opur pur moro malong'o mawinjore moriere, pur manyasani dwaro puonj mang'eny mondo omi iyud keyo ma bup, nyaka ilu kata ikaw okeng'e mabeyo mag pur.

Ma en tong' gweno, tijni kidwatime tidhi kama gwen nyuole, kaeto ikwanyo tong' gwen ka ikete e yi okapu kata adita, bang'e to idhi ti ipangogi e sanduku mar tong', kachiel kachiel maber ma nyaka sanduku pong', ka sanduku achiel osepong' tichako ikawo sanduku machielo tipang'e tong kisepango tong, titingo ti titero ti thi ipange e sanduku maduong' kama gibete ma kang'ato dwaro to biro to chulo minyonge kata omenda ma en godo to kae imiye tong' to odhigodo.

Ma en pur mar nyanya, nyanya kidwapidhe to ipuro puotho ma puotho bed maler, kaeto iloso puotho matin mar nyanya mipidhe e koth nyanya kasto ti, koseti tigologi kanyo kaeto ipidhogi e puotho maduong' kaka otang'nwa e picha mantiere kaeni , bang'e tiolonegi pi, kiseolonegi pi, tiweyogi gidongo kidoyogi kiritogi saa ka saa imedo olonegi pi ndalo ka ndalo pile ka pile mondo mi gidong maber mondo mi gigol nyanya maber

Ma en ot molos maber mar gweno, kama gweno ninde, aneno bende gwen kae, aneno gima imiyogodo gwen pi, aneno chiemb gwen, aneno gweno mosepithi moseodongo maber, monego bed ni ikawo tichamo kata itero e chiro tiuso tuyudo omenda, bende aneno chiemb gwen mamoko be koketi, kendo gi kama kar gwen ma opith maber mopethi ne gwen mondo gwen obedie.

Magi gin gwen, to ma en od gwen, kamolos maber, mar gwen ma gwen ninde, kendo kama ipidhe gwen. Kae ema imiyo gi e pi, to kae emi miyogie chiemo. Bang’e to giwuothe iye ka, kagi manyo chiemo modong’ kendo gichamo, nikech mae e odgi kargi magibete kendo mae e kama gi ninde. Itiyo kode e pidho gwen.

Mae en pitho gwen, ikawo gwen to ikelo kargi mar pitho, inyalo ketgie e yi odni ipidhogi imiyogi chiemo imiyogi pi kaeto iritogi maber, bende inyiewo yath gwen, tichanjo godo gwen mondo mi kik twoche mak gwen, onego bed ni waritogi maber mondo mi kata ka waterogi e chiro ne jo uso, to gineno ka gwen ler kendo ginyewo ka gin kod mor, kata ka jok ma obiro nyiewogi kae dwaro mar chiemo to giyudo ka gibeyo kendo gikawo kendo gi yiero e kaka gidwaro kaeto gichulowa omenda kata gichulowa minyonge kaeto watiyogo, minyongeno wanyalo tiyogodo e yore ma opogore opogore

Ma en awendo, awendo kidwa pidho, to igerone ot kisegerone ot to inyewo chiemo tikete e odno kaeto ikawo awendo tikete e iye kanyo, kisepithogi magibet madongo monego bed ni koro inyalo chamgi kata inyalo thi usgi to imako awendo midwaro kaeto idhi iuso kati chamo.

Gik ma kelo mor ma aneno kae, en bungu momiyo maber, mangi lum ma dhiang' nyalo chamo, bende aneno jakwath marito dhok, bende aneno dhok makwayo machaomo lum, kendo gin dhok ma opogore opogore mopithi mar chak kod ring'o, kikwayo kuma oloth mondo mi giyieng' mondo mi gibed gi ng'ima maber kendo gibed mapichni malombo wang' ma kineno tinyalo kawo tiwachoni ha dhiang'ni to ber we monda kawe, opiyo maber kendo oler maber. opithgi kendo gichamo lum gin dhok mabeyo.

Ber ma ayudo kuom timo tijni, eni seche ma apitho diek mangeny kama, to abiro yudo diel manyuol to kae diek medore, bende abiro bet gi chak, inyietho diel to kae iyudo chak, bende inyalo yudo ring'o kowuok kuom diel , inyalo kawo diel titere e chiro kosenyuolore mang'eny kama to kae iuso tiyudo omenda, omendani inyalo nyiewogo yath mibiro goyonego diek mondo kik okuodo cham diek, bende inyalo nyiewo yath ma ibiro to igoyonegi mondo gibed gi ng'ima maber makinenogi to inenogi ka gin diek madendgi ler

Ma en kul mar dhok, kul mar dhok en kama itweye dhok ka dhok oseya kwath, tijni ka idwatime ti idhi e mbugu to kae ing'olo yien, kiseng'olo yien to ikelo, kisekelo tikunyo buche, kise kunyo buche tisoye yien, kaeto itweyo, kiseso yien ma ochung' ochung' kaeto itweyo aluora machop e dhot, kisetweyo kamano tikawo moko tidinogodo wiye mar mondo mi obed kama ber ma dhiang' nyalo ninde, ma dhiang' winjo maber ma okobed gi chandruok moramora, koth ok goye chieng' ok chame itweyogi iguronegi loch kaeto itweyogi e lochginoendo mano e momiyo wageronegi loch.